Ore naa oshi entoki nadamu nanu oleng tenadol enatoki naa kadamu entoki naaji ormalenge oleng amu teniun Kuna tokitin naa kadamu ndakin naitomirieki enatoki naaji ormalenge amu ore apa tiapa naa keokieki eyilata neokieki oloshoro ntokitin duo naijio Kuna neeku ore entoki nadamu Nena tenadol ena naa eropiani amu etaa etum ake oltung'ani ele malenge lino Niya sokoni aloo amir naa eropiani sidan oleng naa ekintoburaki eropiani ore sii aitoki naa ekidim naaji ele malenge lino pee entobir ake esidai naa enkitobir amu biashara kitok nitoki aa endaa tiatua ang amu ore etii kulo malengen engang eno nimintoki naaji ayaka pinyiangu entoki naijio nkwashen Abu kitelelek nitobir endaa neeku ore naaji naidim aitadamu naa biashara ekulo tokitin oo mbikata napiki enda wee nitobirata naitobir endaa tenipiki neeku Nena naanu aidim ataa kadamu